Bo komonut mising keriib biik chenyolildos eng bororiet. Biik chenyolildos ko biik chenyolu keker kere kakirikyi akekoji toretet nemokyingei mising ako monyolu konyalil eng tuguk chemengech cheu amitwogik. Amitwogik ko tuguk chebo komonut mising eng sobetab chi tugul ako kikoib serikali kakwautik koker kole kanyoor bichu toretet nebo amitwogik mising ko yekalal kemeut eng olotok.

Eng yu akeere lagok chebo sukul chemi korwae kaa. Mokingen mising kele nee neimuch kobendi gaa lagochu. Imuuch ko kakoit sait nekiwechegei koskole ako imuch kaakoit sait nekibendi lanji ko oronitok mii kobendi lanji kaa. Imukokwei kora komi chepkondok anan ko tuguk chekimoche lagochu ako kakinam kiyokto gaa asipkoip tuguchu. Koketeeb chepkondok mising eng sukul.

Eng iman ko abwoti ayoe boisioni eng tai ako ngaa kimi kewelutik tuteen amuchi amwa ale kinyumnyum. kiit nekiikochi boisioni konyumnyumit ko muswoknotet. Eng betushechu ko tuguk tugul kikende muswoknotet. Yeichenge net nebo kiy age tugul neimokyinigei inai ko ngijut muswoknotet imuchi inyoru toretet akobo kiit neimuchi iyai.

Eng yu ko akeere ndisinik chetuonen chekioktoi koba siro. Biichu ko imuch kemwa kele kakoset. Eng siro ko ndisiot agenge netuon komorekune bokol muut. Nginyile ndisinik lo chekikeere kooktoi bichu eng yu ikeere ile itinye elebu somok. Elebu somok ko chepkondok chechang cheimuch kowal sobetab chito. Toreti ndisinik biik chechang mising.

Ngooker boisioni ko abwoti akobo kobotisiet neoo nebo ndisinik nekikaayoe. Kiit netai nekiayai sikobunj komonut boisionot ko kiapal keringet neloo mising. Ndisinik komeche keringet neloo neimuch kokonor keturek akomuchi kora tigitik kobiitye ng'ony am ngotestaei korutune ndisinik baraak kokojin logoek kotoi kobekunot.

Eng yu ko ageere chito nemi kokolobi bakit neming'in netui eng bateet ako mitei korot nekiriok nenome kamera eng barak. Yewendoti chito kotesetai koibe kamera pichaishek. Pichaishek kobo komonut mising eng keker kele kakikonor kabwatet nebo igorwek anan ko betusiek chebo let asikomuch keboisie kou kabwaatet eng tai.

Eng yu ko akeere kwony agenge neng'oljin ketesioshek cheterterchin. Kwonyi ko agenge eng kandoik chebo kipagenge neoo neteleljin kayumet nebo aisirusiek ne noto ko KRA. Kabwatenyu kole ng'ololjin biik akobo ng'alek chetinyegei ak lipanetab aisirushek.

Eng yu ko akeere kwony agenge ne notok ko chumbindet kobiire pichait ak lagok. Chumbechu ko kikojam mising korikyin lagok mising ko chebo emet nebo Kenya asikonai kewelutik chebune akosikyi kotoret. MItei chetinye kewelutik chebo amitwogik akomitei chetinye kewelutik chebo somanet ako kikotoreet tugul.

Eng yu ko akeere kwondo agenge nekakorutiji ofisit nebo sirindet nebo biik eng serikali. Nemitei ofisini ko kwondo kora akakeere kotoreti inendet. Ofisit nebo sirindet nebo biik eng serikali kotinye boisionik cheterterchin. Netai ko kokoito kadit nebo sikwet ak nwerubei ko kokoito kitambulisho.

Eng imani ko chaang mising otindonik che kiratestai akaas akobo koroi. Koroi ko melit neoo mising ako mwaaat kele lae biik ak tuguk chechang mising. Koroi kekwerie kimnatet nebunu kwenik akomite kapkaimaut neketeshin kwenik asikotestai konakta melit.

Eng yu ko ageere biik chemi kojobe oreet. Tekset nebo oret kotinye kebeberwek cheterterchin ako bo komonut keker kele kokiriib tugul. Mitei tekset nebo olebune karishek akomite tekset nebo olebune biik. Mitei kora tekset nebo olebune beek mising ko chebo mokochek akobo komonut ni mising.

Ngooker boisioni ko omuchi amwa ole kiit netai nenyone metinyun ko ng'olset. Kandoik chebo polotet, mising ko chechok chebo emetab Kenya, ko kikonam koboisie ng'olset mising amu moyoe boisionik. Kandoindet nemoboisiechin biikyik konyolu koanyinyit ng'elyepta akong'aal bikyik mising asikotestai kondois.

Ochome mising boisiet nebo Huduma Centre. Yeiwe olot chito akitinye kewelutiet age tugul ko ngimwaitege komie koimuch ketoretin, nemeyoe kiy age tugul, ipkoit ibaibaitu. Biik cheyoe boisiet en yu ko kikekoji konetishet nebo olekiripto kastomayat akomuchi komuitae chi age tugul akokochi toreteet.

Ngooker boisioni ko kiit netai nenyone eng metinyun ko Good Samaritan. Ngooker boisioni akeere kakwautik chekikoib emotinwek chebo jumbek eng kokeer kole kajoob kibagenge neoo neimuch kotelelji ng'alekab toretet yekabiit kiy neu rubeet anan ko miando anan ko nyasutiet akotoret biik.

Eng yu ko kanai biik somok. Netai ko nekonyitot Daktari William Samoei arap Ruto. Inendet ko laitoriat nebo emet akoteleljin kiboitinik tugul. Nerube akeere marehemu Chebukati ne notok ko ki kandoindet nebo kipagenge neteleljin lewenishet ako kiikojin arap Ruto baruet neiboru kole keebelis lewenisiet. Nerubei ko rubeiwot nebo arap Ruto.

Eng yu ko akeere oret neng'emat mising ako kakonyi lebeek. Ni ko koborunet kole imuch kakibate eunek orani, yekebata korobon. Oreet konyolu kibate moshinishek ako yekitaar konyolu kinde maram anan ko lamit. Nyolu koib kokwoutik serikali kokeer kole kajoob oret.

Maoo mising ng'omnotet nemokyingei chito eng boisioni nga bee eutab chito. Kiit netai nenyolu konai chito ko olekiriptoi konyeek. Yebelsei chito komi yeto netui ak kakweng'et nebunu belset nenyere konyek. Mami kiy nebo komonut kosiir chametapkei ako nyolu keriib notok korok.

En yu ko akeere lagok chemengech chemi kosile beek chekotolilso. Eng korenyu ko kiberurotin akee beek chetililen mising. Kiib kakwautik serikali koker kole kabarbar beek chechang mising, akoseken tankit neoo mising eng tulwet barak akoonam kobiir bechu kopa tankit asikopcheitagei konyoor biik.

Ngooker boisioni eng iman kouyo kokeer kobotisiet nenyolunot. Kobotisiet nebo eik konyumnyum mising amu mokombet nebo eik koweeri olelo mising ametuuchi keringoik chebo tiong'ik chebo ng'ung'unyek cheu bung'ung'onik ak cheminyeinik ak chemongorok koboto mureek.

Nyumnyum mising kineet chito oleimuch kourerendo ureriet nebo netball. Urerioni ko anyiny mising ako yenam chito koimuch kobobochi mising. Kiit netai nenyolu konai chito ko ng'atutik cheterterchin chekikinde. Nerube ako nebo komonut mising konyolu konai chito olekiwirtoitoi mbiret ipkochut keringet nemi.

Nyumnyum mising aneet chito akobo oleimuch koyaita boisioni eng oret nemoibe boroindo neo mising ako mobirtoi borto ameirii bandek chechang kora. Kiit netai enyolu konai chito ko oleimuch keyatita chepkulet nobo barak. Yu olemi ng'alek tugul. Imuuch keboisie ketiit nekakiwai keyaate chepkulet.

Eng yu ko akeere chito nekakonam konyor konyoindet eng ung'ot asikong'ololji akonyor toretet. Ng'alek cheng'ole obwoti kotinyekei ak borwek chebo kasari. Kikenam keib boisionik chebo ung'ot chetoreti biik chebune mianwek cheterterchin chemamache konai biik ketoret.

Ochome mising boisiet nebo kobotisiet. Kimwa biik cheng'omen kole kiit nekararan kotogune konda. Ngwechu kong'use konda mising amu kakinde lainda ako akwoen sogek ako kikinde katoldoleywek. Kikiboisie kora ortinwek chebo kasari eng konokishet nebo beek ako koborunet kole tun chaang kesutik.

Otinye keret nemie ak kabwatet nebo barak kosubkei ak boisiet nebo kadit nebo Visa. Kadit nebo Visa ko oret nebo benki nekikeboisie kekonore chepkondok akesuldae ng'alek chebo mung'aret. Kikotoret mising kadini amu yeit chito let komuchi kobeseen chepkondok.

En yu ko akeere lagok chetieme koboisie muswoknotet eng kosuldae somanetng'wa. Muswoknotet ko kokobunji komonut mising amu boisionik tugul chebo serikali ko koketokji musoknotet ako mami kiy ne imuch koyai chito komami musoknotet. Kikotoret serikali koropta laptop eng sukulishek tugul.

Ni ko boisiet nebo kambaket. Kakoonam neranik ak biik cheechen konerekso mising akoib neregekwa koba oret. Kikeere koibe pichait nebo kandoindet agenge ako kolobi sandukut nekiibe musyot ako kakosale korotik. Ni ko koborunet kole makararan kandoinatet nebo emoni ako mobobojin biik.

Ngooker boisioni ko akeere yaityet nekikonyi emeet. Akeere kwondo agenge neming'in newoche akobooru kole bune cheng'wonwn. Kiit nekenyalil kwonyi koma tiondo ako lasima ko chito. Imuuch inyoru ko boiyot nekalelji anan komi joriik chekakorum. Nyumnyum mising amu mi ng'atutik ak polishek asikotar ng'alechu.

Eng korenyun ko kikenam mising keboisie lagook chemengech eng butisiet nebo kahawek. Ni ko amu bitu icheket ako eng olyet nemi ng'ony. Kikonam icheket koyai boisionichu amu ye meto sukul ko imuch makichomchi koomis eng gaa akoyach koyai boisionik chebirtobich cheuchu, asikosopcho.

Machang mising ng'omnotosiek chenyolu kotinye chito asikosuldae boisiet nebo Huduma Centre ne notok komi musoknotet. Akot chito nemowo sukul konyoru konyumnyum konai boisioni amu nyumnyum mising keboisie moshinishek. Nyolu konai chito olekiyotito ak olikibendi sikenyor kiit nemache chito. Nyolu kotinye chito computer

Amuchi amwa ale kikowalak mising boisiet nebo kanaket nebo beek eng kokwenyun. Eng betusiek chebo leet ko kikibete mutaroit neloo eng taii nebo minutik asinyikerongji beek kinyiit. Orani ko kikuule beek mising. Eng betusiechu kisirtoe paipishek olemi minutik asikosaita kotuteen tuteen.

Bo komonut mising kobotishet eng kokwet. Komonutiet netai netinye boisioni ko kenyorjigei amitwogik. Nyumnyum mising keam amitwogik chebunu mbaar kosiir keam amitwogik chebunu siro amu mikingen kele kikikolda ano. Biik alak ko kikonaam koboisie kerichek chechang cheyachen eng temisiet aasikotees kesutik aakonyor chepkondok chechang.

Eng yu akeere biik oeng cheboiboi mising. Netai ne notok ko kwondo kobaibai amu kokikochi baruet anan ko chomchinet nebo mbaret. Nebo oeng ko imuch kobaibai amu koker boiboiyet netinye chito nekanyor baruet nebo mbaret ako katemene kouny. Baruet nebo mbaret ko funguet newole sobeet.

Achame mising boisiet nebo temisiet nebo ngwek. Ni ko amu boisioni komamache mbaret neo mising akokere akwoiyet mising. Kiit netai nekiyoe kibooti mbaret akemeto korur. Yekakorur mbaret ko nyikebirobiri aketui koistokei mokoronik tugul. Nebo leet keise ngwek akewasawas.

Ngooker boisioni akeere terchinoshek cheterterchin chemite eng biik yetiame konyoor maat anan ko kimnatet nekwerie sobeet. Bichu koboisie kwenik amu kwenik chebitu eng yotok ako imuch koite kamuketng'wa yotok. Biik alak koboisie chesikirishek ako biik alak koboisie stimet. chang chebo kasit.

Bo komonut mising boisiet nebo kekol suswek anan ko amitwogik chekiboe kiagik. Kiaagik ko okwet nebo komonut mising ako mokyingei amitwogik cheyome asikoekitu eng oret nenyumnyum akotees jego. Yemin kobotindet suswek, kotoreti koistoekei karama nebo keaalat amitwogik.

Bo komonut mising sipitalishek eng kokwet amu amune chechang. Netai kotoreti sipitalishek kenyor konyoiset nebo nyosutik chemengech cheu kenaab mook koboto kewekyi koweek chekoilyo. Toreti kora sipitalishek kokoito kerichek chebo mianwek cheu ukimwi. Toreti kora sipitalishek eng kwonyik chemache kole kotoretkei.

Eng yu akeere mestowot agenge nemi koteleljin okokwerie okwet nebo tugyik. Yeiyokisiei bichu konyolu koker kole kacheng olemi omitwogik chekoikoi amu ma olatugul oleimuchi keboisie keyage kiagik. Yeit chichi olemi suswek chenyolilen kotelele yot koaketso kiagik yeyam ipkojengji beek akokweri gaa.

Eng yu akere chepyoset agenge neoo nekikoosit oketoreti. Biik cheechen cheuchu kobo komonut mising eng bororiet amu icheket chetinye ng'ulek koboto kaberuret. Yeirikyi akitoret bichu iberuroksei mising. Kikotoret serikali kosirchi icheket chekikosiir kenyisiek tamanwogik tisab siling elebu oeng oeng kila arawa asikotoretekei.

Eng yu akeere biik chetoreti konetkei akonoisechikei akobo tuguuk cheterterchin cheikochin kaimet. Pcheet nebo kobwotutik kobo komonut mising amu mamitei chi neng'om kobekyi. Yenyo chito age a kabwatutiet nyi neter akituiyo ak nebo chito age kokonu wolutiet nemie. Toreti kora kokweri boisiet eng chokchinet.

Yeaker boisioni akere toretet nenyoru biik cheterterchin yekanam ng'alekab miando anan ko yekanyor nyasut age tugul. Eng nguno ko akot ndoile chito kimuchi kimuut koyu, ako koi ngoweksei ko makoiyan ile inendet. Mitei chetinye mianwek chekoromen akomeche engset ako kikotoret sipitalisheju icheket tugul kosopcho.

Eng yu ko akeere biik cheochin boisiet kibagenge nebo toretet ne noto ko Red Cross korikyin biik akobire picha. Nyumnyum mising boisioni.